Ore ena naa enkiterunoto sidai amu isho mpisai iltung'anak omirita ina daiki enaa smoky, naa si keretu afya oltung'ani amu endaa naa sidai toltung'ani enyita oltung'ani. Naa kisaidia naa oltung'ani amu ore ninye teniyieu ninteru enabiashara naa, keyieu iropiyiani kuti oleng, amu ata ninye teniata enchata nabo arashu nkeek are, na idim ninye aiteru enabiashara. Ata iyata mia tano amu ore empakiti nabo idim ainyang'u niyiaraki keon tiaji, nilo amir tiauluo amiraki iltung'anak arashu inchorueta inonok. Neeku biashara sidai amu, rahisi pinteru nemegol si eyiarata enye na keretu afya oltung'ani.

Aidim atejo megol enitum uber amu ore nai atii Nairobi, naa arashu duo taon kuna sapukin naata uber, na kajo nai sidai amu ore eniyieu nilo ewoi naa aimpotu ake nelotu nikiya tewoi nitii. Bara ake pii ipik ajo agira apuku tenewei naje, naloito ewei neje. Nikilotu openy alotu aya. Na kaidim nai atejo ajo, egarri ina sidai arashu enaampuni e uber, sidai amu ayiolo nai ajo abaya enaloito. Nemetii oltung'ani laitamaai hoduo netii iltung'anak ojito mesidai amu etii iltung'anak lidipa atanap nekiyayie ntokiting inonok arashu nekiyieu nekiya kake, ore nanu inkatitin pookin natodua ajo kesidai enaampuni e uber. Amu entoki naa e araka na akilotu aya nekintadoki ewoi niloito. Amu etii nai kulie wojiting naa idim aimina. Neeku kelotu ninye egarri openy nekiyayie inewoi nitii, intashe akeyie nikilotu nekiya nikintabaya ewoi nigira abaya. Amu etii wojiting nimitii stage. Neeku negol naa pilo oltung'ani ewoi nimiyiolo na taon sapuk.

Etii ena kampuni nairobi, mayiolo duo oleng ajo kaji kake etii nairobi, naa ore esiai enye naa keitobiru sigarani arashu, oltabaco openy, okulie tokitin anaa duo naaji, naisikana oltabaco, naa kaidim atejo eitu aikata abaya ine kaake ewueji naa nayiolo ajo itobiri, duo ntokitin pookin naapukunye oltubako anaa sigarani, naa ine wueji epukunye pookin anaa, enkampuni. naa kaidim atejo ewueji naa sidai amu keiger iltunganak esiai, hoo duo nemesidai, entumiaroto, oltobako kake,, ewueji naigero iltunganak esiai naa kegira sii ninye ayau, iropiyiani atua naa olosho le Kenya.

Kaidim atejo itu akata abaya empak e Samburu kake intokiting naa kuna natii ormtandao naa kentokiting si naisumaki yiok. Naa kaidim atejo ajo ore ng'uesin natii idie woi naa etiu enaa olado kirragata, etii duo kuna paki kulie naa amboseli, masai mara, kake ore olaado kirragata otii inaalo empak e Samburu naa eeta emua nijo duo menyanyukie kulo oleng. Na keado oleng. Na ore emua enche neme metiu enaa kulado kirragata lotii amboseli arashu etii masai mara. Kaidim si atejo etii ostrich, naa metiu enaa kuna kulie natii ambosel arashu masai mara. Na kitau naa ilashumpa oleng ina kuenyi naji ostrich. Na kaidim si atejo etii loitikoshi oloitiko oota emua nemetiu enaa kuna kulie natii amboseli, arashu etii masai mara. Nena ntokiting nai nateja etii idialo empak e Samburu nemetii nai kuna paki kulie kake emua tofauti kidogo.

Enkampuni ena naitumia siananu nakeji kilimal na kayiolo oleng amu itumia nchorueta ainei enaa ltunganak otii naa entoki sidai ena amu kelelek ntokitin indim aingirai bei entoki eniko supamaket ninguraa tekilimal naa ntokitin tofauti oleng kaidim nai atejo ore engolikino nabo na keya erishata saouk etabawua enatoki nekeyiolo ltunganak kumok aitumia entoki naji kilimal kake indik ainyangu poiki toki nikiyakini mbaka enkopisi niriwaa oltungani naa eeta national id nikiaki entoki naa nindipa apa atejo kayieu etiu anaa namuka indim ainyangu kake ore oshi pinchop namba arabaine nikiyakini namba arbaine nimikintosha neaku egol enchukoto enye neaku kaidik atejo entoki sidai amu indik ainyangu ntokitin enye tenkoitoi ompisai kutik keya erishata sapuk pebau entoki anaa kake enkampuni sidai nikitadua ajo etaasa esiaia sapuk